Keimanisha TIMS Transport integrated management Systems, naa kore ana naa digital platform naata transportation department naa kore ana keitumia anaa aisho matojo anaa matejo duo ana driving licence au matejo duo ana permit egirai ai insure au atuwana abakii ng'ata e registration au atuwana taata matejo data au report naaduo taatua inia platform ee transportation department naa kore TIMS keitelelek olkazi nei reduce paperwok naa keisaidia ltung'ana metimiraa ntokitin enshe au metumo te online.